En sobenyon nebo betut age tugul kemokyinige chepkondok Che kitoreten boisionikyok Che terter ki mokyinigei magutik Che kiboisien en korikyok choton ko cheu amitwogik ak ngoroik asi kenyorchingei tuguchuton ko Makat ketindoi rabisiek Che kialen en betut aboisien chepkondok Che ititoi bogol aeng en betut non kaal tuguk Che tuten ko olon kowo barak tuguk Che kaal aboisien chepkondok Che ititoi bogol somok kotienge kele Kane ak ne Che kamatindoi ak en kila betut kora koyoche ager ale kagende tuguk asikobit koboswon alyet en betut nerube

Biik eleoo en emetab Kenya ko tiengei icheket rapisiek chebo besendo asikobit kosuldaen icheket mung'arosiek cheterter miten benkisiek ak kotuiyosiek cheikoitoo chebo besendo koityi kobotik ak biikab mung'arosiek kampunisiek chuton ikoitoo chepkondok komiten tuguk chenyolu kokoito chii asikokochi chepkondok bo komonut kechut kibagangeisiek chuton chubo somset ih ak ibet ab rapinik amun toretech kokonech rapisiek chekinomen mung'arosiek cheterter ko noton ko konech ketesentai mung'arosiek kyok ih komokoiweisiet

En betusiek chekimiten en nguni ko boisionik eleoo chebo besendap chepkondok koityi biik cheterter ko kikechob konyumnyumit kot missing amun imuch kosom chito rapisiek chemokyingee en simet amun benkisiek alak cheu Kenya Commercial Bank ko chomchin kastomaek kyik kosom anan kobesen en simet ak kowekta en kasarta non kosich kotuten. Kikonyumnyum niton boisiet amun toreti kastomayat en kasarta nekimokyingee toretet kararan kora boisiet ab simoit amun imuch inyorchigee chepkondok en

Bo komonut en chii agetugul ne mengindet nebo emet ab Kenya koker kole konyorchigee inendet insuarensit ab borwek toreti noton chito missing en kasarta non kait mionwogik olon kamian chito akotindoo insuarensit nebo borwek ih koimuch koliponji inendet kampunit ab insuarensit amun tam koliboni en kila arawa bo komonut noton amun anan keleboni rapisiek chemiten barak kot missing ko tor kotoreti insuarensit ab borwek koliboni ak kora imuch koliponji biik anan lakok chetiengei chito nebo

En emetab Kenya ko kikoitoo serkalit tetutyet nebo koker kole chii aketugul nekakoiit kenyisiek sobini en emet ab Kenya konyolu kotach inendet rapisiek chebo biik cheosen ak olon kakikochi bichuton rapisiek konyolu kinet icheket akobo komonutietab konoretab rapinik chebo boyondit amun chito olon kakoyosit komokyingee ribet neoo en tuguk cheu amitwogik ih konyoiset ak ng'alek ab kolokutik kobo komonut olon tindoo chito konorwetnyin nebo rapisiek kotoreti inendet kolipanen tuguk chemokiyingee

Boishet nebo chepkondok en emotinwek cheterter kobo kamanut kot mising' olon kimochei kenai ngot kokim rabiet nebo emet kegeren kele kakialda ata olon kakikerchindos ak dolait angolany dolait konyolu kolany akine waletab rabiet ne kakimochei waletab rabishek keboishen kot mising' eng' kasorwek cheu chon bo rutoito angorutoi chi kong'eten emet agenge kwendi emet age konyolu kotindoi rabishek chebo emoniton kiit neyoech kewal rabishek ko ng'alek cheu nebo kimnatetab rabiandanoton angekerjin ak chebo emotinwek

Bik oe en emetab Kenya kisuldaen icheket boishet nebo mungaroshek cheterter, isuldoen bik kii mungaroshek choto chemengech ak mungaroshek chuu mengech ko cheu chebo aldaetab ingwek miten koraa chebo makooshek. Tetutik chebo besenuekab chumungarainik chemengech kotoreti asikopit kolongunengee chemungarainik chuu ak kobaraiten mungaroshek kwak. Kikotoret chemungarainik besenuek missing ko chon motimdo chekenomen ko ngobese komuche konyokuyae mungarek ak yeityo.

En kasorwek che kimiten en nguni ko kikondoo missing boisionik ab muswongnotet nebo kasari ak kikouchi biik boisiet nebo kelipanen simoit rapisiek olon keolisie noton ko kikoyai kosuldaen chemung'arainik mung'aret en chokyinet, rapisiek chemiten simoit ko ribotin ngekerchin ak chon koibote en eut olon miten simoit rapisiek ko imuch iyaen boisionik cheechen, iyoen lipanet nebo tuguk kuk ih ak olon komiten kiy nemoche keibun iyoe lipanet ng'ung en simoit, kikonyumnyum boisionik chechang lipanet ab simoit

Betushek chekimi kobo komonut ribetab rapishek amun toretech rapishek kesuldaen boishonik chok cheterter konyolu keker kele kakiboishen rapishek en oret nenyolu nemaibu wechowechet chang' ortinwek che imuch keriben rapishek oret netai ko ketoun benkishek anan konorwenyon en benkishek asi olon kakisich rapishek kindoi yoto kotutin oret ake konebo konoret nebo sondukut imuch olon kesich rapishek kotutin itou sondukut nekonoren rapishek asikobit iboishen ak konoret age konekindoi simoit anan mpesa

Betusiek chekimii en nguni ko kikondoo missing boisiet ih nebo muswongnotet ak biik eleoo koboisien icheket simoisiek en lipanet nywan nebo tuguk en kasarta nekoolis icheket. Kikouu biik en boisiet nebo rapisiek chon kinome en eut akomwechi lipanet nebo simoisiek. Kararan nebo simoit amun imuch iiboti rapisiek chechang komonoe chii olon itinye en simoit kikonyumnyum kora boisionik lipanet ab simoit amun mobetos rapisiek chemiten soet ko kararan noton en mung'arosiek en betusiek chu ak kora ribokse ng'olyot nekeyokte nenwach en simoit ndoyan koki

Kasorwek chekimiten en nguni kou elewenditoo emet ko kikecham biik lipanet nebo tuguk koboisien simoisiek chebo eut miten kororoninwek chekikoib lipanet ab tuguk en simoisiek kosir oret nebo lipanet noton kiboisien rapisiek en eut kararan ngelipan keboisien simoit amun ribokse rapisiek yon miten simoit kosir yon itindoi en eut kotoreti noton komebet rapinik kuk nyumnyum kora lipanet ab simoit amun andayon kemiten en rutoi komamakat iwege gaa kobaten iyoe lipanet ng'ung en simet

En betushek chekimiten en inguni ko miten komounishek anan kotushech chebesendo rabishek en muswoknotet nebo kasari choto ko besenuokik chebo digital chenyorchingee bik amakora en somoishek kwak chebo eut, timdo koimutik chechang besenuokik kab digital amun miten tukuk chechang chemokingee kinyit asikokonin besenuokik choto ak imuche koraa olon kobesen choto ko miten kamuget komalipan amun kosome simoit. Koimutye age ako neo missing ko nebo rabishek cheyoche bik bichotom chemiten barak kot missing.

Olon mokchingei chi rapishek chebo besendo en kampunishek che besendoi rapishek anan ko benkishek chemiten en emoni komiten kakwoutik chekikonde benkishek chekisubi olon mochei chi rapishek chebo besendo nyolu en chito nepakobeseni kotindoi amune neyamat asikosom rapishek chebo besendo nyolu koaror kole mochei koaene rapishe choton ak eng' kasarta netyan koweku inendet yoton keboei ngotkomuchei kolipan chichito ak kakwoutiet age keteben chito tukuk chetindoi en ngaa asi ndawendi atkomalipan ko imuch pakeip tukuk chekamwa

Betushek chekimiten eng nguni ko kikotai kampunit ap saparikom kiit nekikureen mpesa yotok kindai rapisheek yanitet sikotaret eng konereet ap rapisheek ako taritech kora kiyaktee rapisheek koitchii piik cheloeeen ak koraa yakimachee koitweech rapisheek eng chakchineet kebaisheen mpesa

Bo komonut tii en chii non kosom chepkondok kobun komounishek chebo besendo anan benkishek Kobo komonut kochikil ak konai kole kikobesen rabishek chetyan Ako Indo kokweutik ochon asikoyakta rabishek choton. Bo komonut kevhikil besenuek amun kararan ikisundaen boishonik kyok komo kiyochech ak komonutyet age ko en kasarta age non temokinigee toretet nebo chepkondok ko kikoyami benkishek cheiboishen olon kechikil ak iyakte rabishek chekiyoche ak imuche koraa kotesu rabishek chebo besendo yon kemoi.

Bik eleo en emetab Kenya missing ko chon miten boishonik ak kotoche rabishek en Kila arawa ko miten kit nekekurem overdraft netoreti icheket en kasarta non kororchi chepkondok. Olon kapit rorunetab chepkondok ko overdraft kotoreti chii koiben tukuk chemoche en tukoshek asi yon Kakobwa rabishek Kenyon koliboni Al olon komoche koraa ko Al kii agetutuk en oldo nemoche kiboishen overdraft en olishonoton amun chomchin inendet kwolis asinyon kolipan en besho.

Betushek chekimiten en inguni kiboishen missing tukuk chebo miswoknotet en benkishek ole en Kenya ak komoswek koraa chebo mungaroshek ko kiketoo moshinishek chekiboishen olon kemoche icheru rabishek, moshinishek niton kekuren ATM niton kocherunen bik kii rabishek ako boishet inegen moshini nii momiten chii netelelchin ichile kityok nambarishek chemiten yoton ak ichil ile kemoche rabishek chetyan konemun ATM Ako inyumnyumun boishet nekotewendii offisiek. Kikotoret kobos boishet anan uindo nebo offisiek.

Betusiek chekimiten en nguni ko kikondoo missing boisiet nebo moshinisiek cheketegee missing ko en benkisiek ak komoswek chebo mung'arosiek kiboisien Automated Teller Machine olon kokimuche kicher rapisiek, moshinit nebo Automated Teller Machine en abokora kenyorunkokokinde bii en benkisiek asikobit konyor boroindo kastomaek anan ko chii aketugul nemoche konem rapisiek koboisien Automated Teller Machine kokonyumnyum boisiet amun motelenjin chii kobaten kichile kityo koyai kou elekekoktoi kosir nebi ofisisiek ih che anan koime biik kiboitinik chemii ofisisiek

Nyolu en biik koker kole koboisien icheket rapisiek en oret nekararan nemoibu wechowechet amun rapisiek en abokora koitu ak kobendii konyolu keker kele kokinde tetutik choton chekororon asikeboisien komie ak kistoengee boisiet neyaa nebo rapisiek nyolu olon kitindoi rapisiek ih kinde tetutik keker kele imokyinigee nee ak nee asikobit keboisien rapisiek en oret be noton. Nyolu keker kele rapisiek ko kakiyaen kit nekararan ako nyolu kobongoni rapisiek amun ngotko makibangan ih kewechowechi

Miten amuneisiek cheyoe biik koyokto ak kocher rapisiek en simoit, agenge en amuneisiek choton ko anan komokyingee chito nemiten oleloo rapisiek ako imuch itindoi komiten en eut ako mokyingee chito nemiten oleloo konyolu inde simoit ih asiyokyi ko olon kakoit yoton komakat akinee kocher rapisiek ak amunee age sikoboisien biik missing kocherunet ab rapisiek ko anan komiten boisionik chekemoche kisuldaen kemokyingee rapisiek ketindoi en eut ko noton neyoech kicherun rapisiek en simet

Bik en betusiek Che miten en nguni ko boisien icheget komosta nebo Mpesa anan ko airtel money boisien bik mpesa anan airtel money kosubge ak amuneisiek Chetindoi chi tugul ak chamet ab chi miten bik Che chome koboisien mpesa ako bik Ole oo koyoe boisionik kwak koboisien simoit naat mpesa koboisien bik oleo asikobit kinem chepkondok en mpesa ko nyolu komiten chepkondok Che kokenor en yoton anan ko Che kagiyogun ko oloon kagiyook ii iwendi kot age tugul ne igoitoi boisionik chebo mpesa ak ilenji konemun rabisiechoton

Ole boishoitoen choto rabishek chik kotimdo amunee cheterter bik eleo missing chon boishet rabunik en oret nebo wechowechet ko bik chon konyor rabishek choto en oret neimuch kokobo lembeita anan makornatet ak bik ole konyorugee kokokochut besenuokik amun boishet neyaa nebo rabishek andokere tupchenyun ole nyirnyiri rabunik chik amun menye en besendo ongololchini inendet akobo ortinwek chenyolu kigeer kole kiboishen rabishek chik en oret niton nekarar ak kobos wechowechetab rabishek

Olon kimoche kiyokten rabisiek koityi tilyanutikiok Che miten en emotinwek chebo sang ko miten oret ne keboisien asi kiyokto chepkondok choton tienge kele iyoktoi koba emet ainon ago iyoktoi rabisiek Che tian miten komosta ne keguren paypal noton ko oret agenge ne naat mising keboisien olon kiyoktoi ak kinemu chepkondok chebo emotinwek Che terter ki kotoret bik pay pal amun boisie en emotinwek Che negit tugul chebo ngwony boisien bik oleo PayPal koyoen lipanetap tuguk Che terter

Betusiek Che kimi en nguni ko ter ak betusiek Che kibo tai en betusiek chebo kasari ko kigoit moswoknatet nebo kasari ak koib boroindo neo en tuguk Che Chang Che kisuldaen en betusiechuto kit age kora ne kikoib walet ko etunetab taonisiek noton ko ki kochuchuch boisionik ab keny cheu yatitaetab werik ki en keny ko kitam keyotitoi werik en kasarta nebo arawek somok kobaten en kasari kobendi Kityo arawet agenge kosubge ak walutik chebo emet cheu chebo somanosiek kikonwokegitun betusiek chebo kamunget en kipsomaninik ak taonisiek kora ko ki kouchi bik mising ak kobos ngalek Che kibo keny

Betusiek Che kimiten en nguni ko ki konyumnyumit boisiet mising amun wolutik Che kikoib moswoknatet nebo kasari mising en ngalekab chebo kabatisiet ki keboisien mashinisiek Chebo moswoknatet ab kasari en temisiet ak kesisiet nebo minutikyok moswoknatetab kasari kora ki kotoretech kisuldaen boisionik Che terter en mbarenikyok kigoit mashinisiek Che tirirendos en boisiet neu nebo kebit minutik ak kora kigotoret kobos boisiet nebo kimnatet kosir nekitam keboisien en tai

En komoswek Che kisuldaen minset nebo miwek ko miten boisionik Che isuldoen bichoton en mbarenik ab miwek alak en boisionik choton ko Cheu chebo keswach ak kemurmur miwechoto ak anan kora kemoche kechur kisto en sogekyik asikobit kilangsi terekta anan ko ki age tugul ne kiiben anda yon atinye mashinisiek Cheu bik komiten boisionik Che yoe mashinisiek choton yoe boisiet neu nebo koswach ak ko murmur marurechoto ak yeityo kora komuch keboisien mashinisiek choton keiben miwek koba Ole Magat

Kobotiik eleoo cheisuldoen kobotisiet nywan missing ko en mbarenik cheechen ko mokyin gee icheket moshinisiek chetoreti keyaen boisionoton, minutik cheimuch kemine en mbarenik cheechen ko cheu nganuk ana ko bandek ak sait age kora kemine tuguk cheu biasinik anan ko pinsik kimine minutik chuton en mbarenik cheechen ak en kasarta nebo kesisiet kemokyingee moshinit amun yoe boisiet neoo moshinit en kasarta nekiten toreti keboisien rapisiek chemii ng'weny moshinit amun yoe boisiet en chokyinet ak en kasarta nenwach

Betushek chekimiten en inguni ko kikowala olekeyoiti boishonik kikoib boroindo neo muswoknotetan kasari en boishet neu nebo ribetab kiyagik, kimokinigee moshinishek cheterter chekiriben kiyagik kyok. Moshinishek choto kocheilu chekingochine mobek ak marurek ak kora komiten moshinishek cheisuldoen boishet neo nebo kokei tugaa ko kikotoret muswoknotetan kasari en ribset nebo kiyagik ak kikolong missing kobotik amun boshin oliet nekoto boishen en direct nebo kiboitinik, kararan missing boishonik chebo miswoknotet.

Miten amuneisiek Che yoe temik Che isuldoen boisiet nebo temisiet en mbarenik Che echen koboisien icheget mashinisiek amune netindoi ko mwoe kole mashinisiek koyoe boisiet en chokyinet ago mo Maui mising alyenyi anan karamet nebo mashinisiek mashinisiek kora asi keboisien en mbarenik Che echen en minset ko asikobit komin tuguk en lain ak koger kole kakitu tuguchoto komie mashinisiek kosuldaen boisiet Anan inyumnyume ak koyai boisiet neo en kasarta nekiten ko choton ko kororoninwek chebo mashinisiek en kabatisiet

Moswoknatet noton nebo kasari ne ketegei ko ki kotoret kabatik choton Chebo kiagik koger kole kaisuldaen icheget boisionik kwak en oret nebo nyumnyumindo miten kamanutikab moswoknatetab kasari ne ketegei amun miten Ole pchechindo amitwogik kiagik kiboisien kenoe kele kigochin kiagik amitwogik Che tian ago en kasarta ainon ko noton nekikoyai moswoknatet nebo kasari ne ketegei koik ne kararan en tugul nyolu en temik tugul koger kole ka boisien icheget moswoknatet ab kasari en ribet nebo kiagik kwak

En boishonik kii choto chebo temishet en kasari komiten oratunwekab miswoknotet chekeboishen kisuldaen boishonik chebo temishet che choto ko olon kiteme imbaret kekere kele kiboishen moshinishek ochon Ako kimoche ketem ketemdano imbaret miten koraa ole keboishoitoen tukuk cheu pumpishek kii olon kipite imbarenik kyok choto ko alak en oratunwekab miswoknotetab kasari chekeboishen en temishet. Kiboishen koraa kerichek kepitem timdo Ako mokonyolunot en temik kosember is icheket minutik kwak kopaten nyolu koker kityo kole koaljigee kerichek yeityo kopit timoton.

Kasorwek chekimiten en Nguni kokikondo mising boishetabi terektaishek cheketekee ak moshinishek chetirirendos kiboishen terektaishek en kasarta non kiteme mbarenikyok ak keboishen kora keminsen toretech terektaishek chuton konyumnyum boishet ak kochoky miten kora moshinishek chetirirendos ak kotoretech en temishiet amun imuch keboishen moshinishek choton tirirendos keribsen mbarenikyok anan kisuldaen boishonik cheu chebo kobirwechi minutik kikonyumnyum boishet terektaishek ak moshinishek amun kikowalak ele keyoito boishet

En kasorwek che imiten en Nguni kokikondo mising boishonikab muswoknotet ak kikonyumnyum boishonik cheechen muswoknotet bebo kasari kiyen betushike chekibo taa kokitam kesire kiboitinik en komoswek chekiyoen boishet nepo kopotishet kopaten en Nguni kokikoit moshinisheki cheterter cheisuldoen boishonik cheterter en mbarenikyok kikobos olietab kiboitinik muswoknotetab kasari amun yoee boishet neoo moshinisheki non kotoyoe biik konotoni koyoe korek oliet nebo kipoitinik amun yoee boishet neoo moshinishek

En boisiet nepo kapatisiet komiten mashinishiek chetoretech kesuldaen boisiet nyon nepo kinagen peek kemin minutik en imbarenik cho, miten ortinwek cheterter chekepoishen mashinishiek ab kasari kinagen peek minutik mashinishiek chepo kasari kopiru peek kong'eten oinet anan ko keringet kotakchin ole miten minutik ak olon kagoit imbar kokigechop paipusiek cheletechin peek minutik akopis agenge en agenge kotor koyem peek minutik chotok mashinishiek chu koyoe boisiet mwanik amun kipiru peek kong'eten komoswek cheloen.

Komosta ne ayobu ko ole tomo koletagei mising boisietab mashinit neminse miten amuneisiek asi Tom koletagei boisiet ab mashinit noton neminse agenge en choto ko mbarenik en komosta ne ayobu ko mengechen akogoigoe bik kotem ak kominso koboisien eut ago kora kokichortagei kot mising mbarenik en yoton ko yoe komokiboisien mashinisiek en minset ako kora moityin bik alyet nebo mashinisiek choton amun miten barak mising ko yoe kabatik koyai boisienywan ak eunek boisiet age kora komanyoru bik rabisiek Che imuch koalen mashinisiek choton

Kasorwek chekimiten en Nguni kokikondo mising boishonik chebo moshinishek en mbarenik kiboishen mising moshinishek en mbarenik koyai boishet nepo temishiet Ako moshinishek kosuldoen boishet nekararan amun teme mbarenik en kasarta nenwach kosir olon kototeme biik kiboishen eunek moshinisheki cheu biiki koyoe boishet nekararan mising akot kosir biik imuch komin mbarenik kotorkotub kosir non kotoyoe chito kararan boishonik chebo moshinishek cheu biik amun toreti Kobos olietabi kiboitinik amun ndoyon koyoe kiboitinik keliponi rapinik

Emetab kenya kotiengee temisiet anan kabatisiet asikobit konyorchike amitwogik cheboisien icheket ii en betusiek tugul ak boisiet nebo kabatisiet en emet ne bo kenya kotokomiten ngweny kosipge ak amunee cheterter che alak en choton koo motindoo biik oleo rapisiek ii cheinomen temisiet ako kora miten barak alyet ne bo tuguk chekiminee, miten boisionik che ndokitau kowendi kowale temisiet en kenyisiek chebwonee nyolu keker kele kokirekunen alyet ne bo katoltoleiwek ak keswek chon kimine ko angot keyai kou noton ii koo en kenyisiek chebwonee kwendi koyoe komie kabatisiet.

Olon osuldoen boishenyun nebo kobotishet komite kewelutik chonyoru chechang missing' chechoton kongeten tuguk cheu oliet nebo kotondoleiwek ak oleoyotoi boishet, kewelutik alak ko cheu chebo itondab emet anan omoche amin minutik komomiten ropta kochoton ko alak en kewelutik cheimuch obune en tai yon kipendi kokoronde tetutik che okere ole toreton anam lain en temishet koranam ochenjikee kotondoleiwek ok keswek che omine ak acheng koraa elonyorunen beek choboishen obisen minutik en imbarenyu en tai yon.

Asikobit kosuldaen boisionikwak kampunisiek Che terter komoche chito ne pangonchin boisionik olon kakipangan boisionik kotoreti kampunit koger kole kayai boisionik en kasarta ne nyolunot ando yon aboisiechini pongonikab boisionik nebo Tradco asaisae kompunit nebo Isuzu koyaan aek chinywan nebongojin tugosiekwak Magat keyai panganet nebo tugosiek asikobit konyumnyumit olon kealdoi tuguk kingolole ak kampunit ak aarorchi agobo Ole amuch ayaita boisionoto ak yeityo koger icheget kartasisyek kyuk chebo boisiet ak komuch kogonon kasit

Mungarisheki chechangi kotindoi oret neboishen kooldoi tugukwak ak kochenge kastumaek che oldechin tugukwak alak en ortinwech chuton kokochin kastomaekwaki tugul olon kaal tuguk chetusunotini koboshini icheket beit aken besho korengunen oliet bebo tuguk alak misingi ko en kosorwek chebo tumwek kochobchin oliet bebo tuguk kokararanit konotin ko oret agenge nekimutunen kastomaeki ak yoe notok koker kole kerib kora kastomaekuk en betushek tugul kotuyoshek chechangi kora koyoe boishonik cheu chebo kokuren chito neiboroste akobo tuguk che aldo

Lagok chemengechen chebo betusiechu komoche kinet icheket en oret nekararan, miten tuguk che imuch kotoretech kinet lagochu, nyolu keker kele kokiboisien mwaetab atindenik kinet lagok chemengech akopo tuguk cheu muitaet ii ak sobet nyolu akopo kamanut en sigindet agetugul koker kole koip lakwet en oret nekararan ii akonet olenyolu kosoptoo missing ii kokonai komuita en kasorwek tugul kerkei kokonyor kit nekomoche alan komonyor konyolu komuita en uinwek chebo sobet keboisien atindenik kearorchin icheket akopo olekitam kou boisionik ii en betusiek chekibo taa.